Ore tenewueji naa kanyor, kanyor nanu crips. Ore ina crips na ketumi eimu inkwashen. Ore tonkwashen naa ketumi tomukuntani ang, na idim ake atuturo emukunda nintayu kwashen, na ore nena kwashen idim atimira, ashu idong'u nintayu kuna crips ,nitumoki ainosa na kemelok oleng.

Ore nanu nitu akata aas ena siai itu akata nanu aitamanaa endaa kake kayieu naai naa kaidim anoto ena rishata amu kanyorr pii.

Ore temurua naing'ua naa ekipik oshi iyiol inkineji ore teipa nikinkenoo ikuoo ore tenekenyu nikinoloki irkuo aa neng'as orkuo anak neiturupaki ng'otonye nikitumoki aatalep naatenikilepu kunale nikiyierie shaai ashua kiwok kule eibor ashua dii ninye kimir kule naa ore tenekimir kuna le nikitum iropiyiani nikintumia nena ropiyiani ailepunyie enkishui ang ee kila siku .

Ore eramatare onkishu tenkopang naa isapuk kake kegira aibelekenya toonkatitin tenkaraki enkibelekenyata oloingange , niko inkishu metuata , nemir irprakwo inkishu , neku kibidi pinyiangu nkishu kutik naidim atodol ,ore inaotoi ninyingu nkishu ekule , ninyangaki endaa , netumoki ataramat tenkaraki meya nafasi sapuk . Ore enkae isapuk endungoto enkop , nedungi ilchmabai neku meta nkishu kumok enejing .